Arĩmi mangĩenda kuona mbeca nyingĩ, mĩhang'o mĩhũthũ ya kũheanwo mbeca, na ũteithio wa ũgĩ wa ũrĩmi, ũguo nĩkuga twagĩrĩirwo kũheyagwo motaro maingĩ mega ma ũrĩmi, nĩgetha tũkagĩa na ũgĩ wa kũgitĩra mĩmera itũ hamwe na ng'ombe citũ citikanyitagwo nĩ mĩrimũ ,nĩguo tũkahũthĩra tũkahũthĩra mbia nyingĩ gũthondekithia ng'ombe ici mĩrimũ ĩno ciarwara, o hamwe na mĩmera itũ rĩrĩa yahana ta ĩgukua onaguo no tũhũthagĩra mbeca ciitũ gũciriũkia nĩguo citikore, hamwe na ĩmwe citigakue, na nĩgetha cihote gũkorwo na maciaro maingĩ, ũguo nĩ kwagĩrĩire arĩmi mangĩenda kuona mbeca nyingĩ mĩhang'o -inĩ mĩhũthũ ya kũheyanwo mbeca na ũteithio wa ũgĩ wa ũrĩmi.

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithagia kũgitĩra mogwati ũrĩmi-inĩ na njĩra ya kũheana ũhoro wa rĩera, tũkamenya rĩrĩa twagĩrĩirwo kũhanda mbembe rĩera rĩagĩrĩire gũkorwo rĩhana atĩa, hĩndĩ ya waru, o na hĩndĩ ya kũhanda mboga hamwe na mboco, hamwe na mĩthemba mĩingĩ ya mĩmera, na kũgitĩra mĩrimũ na tũnyamũ tũrĩa tũragaga mĩmera na kũhũthĩra mĩhang'o mĩerũ ya ũrĩmi.

Ũrabatara ũmenyo wa ũrĩmi kũgĩa na ũgĩ wa kũgitĩra mĩrimũ na tũtambi tũrĩa tũngĩũkia mĩmera nĩguo mũmera ũcio ndũgakue. Nĩũrabatra gũkorwo na indo ciothe cia ũrĩmi ta mbombo banga na tũhũma amwe na macembe nĩguo ũrĩmi, nĩguo ũhote gũĩka na gũtungata mĩmera yaku ta kũrĩma na gũcihũra ndawa na mbeca. Mbeca cirabatarania nĩguo ũhote kũgũra mbegũ kana ndawa cia mĩmera nĩguo citigathũke, rĩrĩa ũrona ta cirenda gũkua ũkahũra ndawa na ũkona rĩrĩa ria rĩingĩhire ũkahota kũrĩmĩra tondũ wĩna tũhũma.

Ndĩruta mũndũ gwĩka ũrĩmi, na kũmũhe ũmenyo niĩ ũrĩa mwene ndĩ naguo, na kũmuonia indo iria angĩhũthĩra,o hamwe na mbeca iria angĩbatara kũhũthĩra, hĩndĩ ya ũrĩmi, kũringana na ũrĩmi ũrĩa arenda kũhũthĩra,o hamwe kũringana na mĩmera ĩrĩa angĩenda kũhanda ta mbembe. Okorwo arenda kũhanda ta mbembe ta mbembe twambe tũthimĩrwo tĩri, tuone tĩri ũcio kana nĩ mwega na mbembe, mũthemba wa mbegũ ya mbembe ĩrĩa tũrabatara kũhanda. Thumu ũrĩa tũngĩhũthĩra kana mũthemba wa bataraitha ĩrĩa tũngĩhũthĩra. Na angĩkorwo kũrĩ na ria mũingĩ rĩ, tũmenye kana nĩ kũrĩma tũkũrĩma ria rĩu rĩthĩre, kana tũkũhũra ndawa ya ria nĩgetha ria rĩthire, Ũgĩ ũcio nĩguo ingĩhũthĩra tũrone kana, akorwo nĩ waru tũkũhanda ,kana okorwo nĩ mbembe kana nĩ mboco. Tũngĩũka harĩ ng'ombe rĩ ,niĩ kũringana na ũgĩ wakwa wa ng'ombe, tũngĩrora irio iria ng'ombe ĩrarĩa ,kana nĩ ĩracũna cumbĩ ũrĩa yagĩrĩire na kana.

Njĩra ĩmwe ya kũgitĩra mbeca kuumana na mogwatiinĩ na ũrĩmiinĩ nĩgũthondeka inssuarance ya ũrĩmi, inssuarance ĩno nĩ ĩteithagia arĩmi kũgitĩra mbeca ciao ingĩkorwo kuuma kũna na mathĩna ta kũnyita mbũrũ kana mbeũ gũthũkio. Mĩthemba ĩngĩ ya kũgitĩra mogwati nĩ ta gũthondeka wĩigĩ wa mbia, gũcaria mbeca kũndũ kũngĩ na gũtũma mbeca icio ingĩ thĩiniĩ wa ũrĩmi.